Chito noto ne butee kibugandosiek ko chito noto ne bute tienwokik choton chekiboiboiten biik alan ikochin biik kora koisto kereretab metit nebo their life ala sobonwekwak en metit ako kora chichi bute kibugandosiek kokochin kora kelchin inendet nenin noton nekor koibe tukuk chekiame ala kosich tukuk chekiame cheipchin lakok chichiton kora bute kibugandet kokochin biik choton chetemisie ala ko biik choton chemii mbar cheyoe kasit notok nebo minutik en mbar kosto kererwekab metit ako pushen kora time ingokas chito kibugandet nekobut chito chito notok nemiten mbar kokochin kopushen time ala kosiptoen time kotesetai ak kasinyin nebo mbar ko abwote anee ale chichiton bute kibugandosiek nekasirge kobo maana en chitugul kora missing ko biik choton chemi komine minutikwak kararan kabisa chito nito nibute kibugandosiek.

mama fua ko biik chemwetote ngoroik en atkan tugul en kila betut yan kotwekyi biik komwetyi en eriaisiek Alan ko places choton cheterter abwote ane ole mama fua ko biik choton chekikotoret kora en biik choton chemotindoo kasisiek ako kikotoret kora mama fua ichoton sikosich kora amitwogik chebo kila betut mama fua kora kokikotoret kora lagok kwak en tuguk choton chemokyingee en sukulisiek alan kikochi kora amitwogik chebo atkan tugul ako kikotoret kora mama fua biik choton che single anan ko biik choton chetom kokeso che mara mondoo subui komosiche time noton nebo koyai akobo usafi en konyinet mama fua kora ko biik choton che miachen chekikotoret kora biik ako biik choton che roho safi

Kampunit noton nebo stimok anan kampunit noton netononjin stimok ko yoche korip tuguk choton chebo maana che pcheitoo sitimok en komoswek cheterchindos en emet asimakichor transfomaisiek chuton koyoche konde elerubegee ak kapolis alan ko elekararan missing security missing ko sentaisiek choton che pchechindos alan ko chepchechin komoswek mbali mbali transfomait noton. Kit kora netot koyai biik choton chebo stimok koyoche konde tuguk choton chebo onyo anan warning tuguk chuton bo sitimok alan ko transfomait niton konde tuguk choton chebo onyo cheboru kole hatari en sikoker biik choton che ploneni kochor anan ko biik choton che cheng'e asikochor transfomaisiek chuton. Transfomait kora anan ko tuguk chuton chu pcheitoo stimok koyoche kinde yoton elelaba missing eletot komoityin chorik

Kwonyiik choton chetute kasisiek chechang' murenik ko obwote ole kwonyiik choton ko strong missing ako yoche kwonyichuton koribgee angaab en yon komomiten ng'alechoton chebo gender balance alan ko yan kachang'a murenik missing komuch konyanyasan kwonyiik ako yoche kwonyichuton koribgee missing en ng'alek chechang',kwonyichuton kora koyoche koger ng'alek choton chebo roles chechwak alan kasisiek cheyoe missing ko mo choton cheigochin murenik koboisien icheget alan kinyanyasan icheget amun chang' murenik chuton missing, kwonyichuton kora koyoche koriib time nenywanet alan koriib ng'alek choton chebo kasartanywan yebokowekse konai kole murenik chechwak anan ko biik choton chegitun chuton koyoche konai kwonyi kole oleowe gaa kokarachelewan ko much kobwotyon nee osotyondenyun alan chito noton negitunon, kwonyichuton koyoche koribgee missing amun momi ng'alechoton chebo gender balance en olitet.

Biik choton cheribe akobo bonwek ab oret anan ko biik choton chebo afisaek choton cheribe chebo ripset ab kalyet koyoche koker kole biik chuton chuyoe bonwek ab oret koyoche kong'et koriib akobo kalyet akorib tuguk choton chebo biik amasitya kong'em either ko tuguk choton chebo tugosiek anan ko tuguk biashara chebo biik anan ko oret ne moyoche kodestroen alan ko karisiek choton chebo biik koyoche koriib bichuton kora amositya kong'em karisiek ab biik ana kobeel karisiek ab biik chekonu asenet neoo missing. Bichuton bo kalyet kora koyoche koripchi biik choton cheyoe bonwek ab oret kalyet amasitya koumisangee alan koumisan biik choton strangers chekamoboto bonwek ab oret. Biik kora chebo ripset ab kalyet koyoche koriib kalyet kora akorib gee icheket amasitya kowir bichuton ana koyochi kit noton neyaa ribiik choton chebo kalyet ako bichuton cheyoe bonwek ab oret koyoche koyai bandap oret noton nekararan kot missing anan ko noton nebendii komie ak ng'otutik choton chebo emet noton nebo Kenya

Serkalit koyoche koker kole biik choton chemotindoo kaa anan lakok chemotindoo kaa ko konyor eleburen ako amun choton ko tuguk choton miten basic needs koyoche komiten akobo ng'alek choton chebo shelter anan ko elekuren kaa ko biik choton cheu chu koyoche kechengyi a place noton nemuche koruu bichu ana ko elemuche koburen tai kosich yeyoton elekuren kaa yon kotakolong'u kee. Lagok choton kora chemotindoo kaa koyoche konam serkalit ak komut koker um yoton yekiriben lagok choton chemotindoo kaa ak lakok choton che orphans ana ko lakok choton chemotindoo sigik koyoche komut serkalit lakok chuton ak koker kole kasomonso amun tindoo imandanywan lakok chu koker kole kasomonso ngap boto allocation choton chebo serkali konyor lagok chuton komotindoo kaa

Serikalit noto neming'in ne bo Nairobi koyoche korip aa bichoton chealdoisie alan ogas choton chealdoisien en oert alan ko taonit ne bo nairobi koyoche korip bichuton asimaitian kong'et bichu kochut aa akobo properties nepo biik alan kochut missing barabara aa noton nebune karisiek simapit bolatet akoyoche korip kora bichuton aa en ng'alek choton chebo security simasitia kechoren tukuk bichuto ana keng'em sikopit bolatet serikalit kora noto ne bo Nairobi koyoche kosupporten bichuton akochopchi soko aa bichuto angapi bichu kolipon taxes, ako taxes ichuton alan aisurut koyoche kowek eutab aisurunoto kinyoketekyi aa ndonyo nenywanet bichu simapit bolatet aketugul en bichuto aldoisie en Nairobi.

Neranik anan ko youths choton chemotindoo kasisiek ko elemuche ketoretito koyoche kinet anan kitreinen neranik chuton akobo ortinwek choton cheimuch koyai kasit icheket anan kosirgee icheket en kasisiek chebo atkan tugul, neranik chuton kora komuch kimut kora ak bokitreinen akobo ng'alek choton chebo National Youth Service anan ko National Youth Service ako yekaketreinen koyotokse metoek ab neranik chuton ak kong'eet konam aketugul kit neyoe asikonyor koyai kasit ne nenyinet anan ko konyor kasit kwa urahisi neranik chuton kora koyoche kimut akobo developments anan ko tuguk choton chebo maendeleo chebo serkalit kotorchi neranik chuton kasisiek chuton chebo eut anan ko kasisiek alak tugul cheimuche ko kwalifaen youths ichuton koyai en uwezo nenywanet

Neranik choton chemotindoo kasisiek koyoche kimut training alan ketrainen alan ko keyochi kora ng'alek choton chepo ng'ololchinet akopo aa tukuk alan kasisiek chemuch kotoi icheket alan kosirge en kasisiechuton chebo eut alan ko alak tugul kasisiek alak tugul chekoin kelchin icheket asimochorso asimayai kit noto neya alan koo chut ng'alek choton chepo maiyek asitia kobet aa ng'alek choton chepo future nenywanet alango ko betusiek chebwonee icheket ko biik chekimondooke en society, youths ichuto kora koyoche kimut icheket NWS asiketrainen ake trainen youths ichuton akopo kasisiek choton cheimuch koyai icheken asikonyor kelchin agetugul.

Kamonutiet noto ne ibu tuget ne oo nekakiat en taonit koo imuch kosir biik choton anan koneranik chemotindo kasisiek ako kora komuch kenyor tukuk choton chemiten alan kotuk choton chebo kwa uraisi en tuganaton neo tuget noton ne oo kora kokochin biik aa asikosichi kainet alan kochang'a biik kora chemiten yoton amun yekakosir biik chechang ako sir biik chechang koo ng'ete koetu aa ng'alek choton chepo population en karibu taoni noton, ako kora tuget ne oo kotindoo komonutiet nepo koibu tukuk choton chepoo bei nafuu angap en tuget ne oo kotindoo tukukwak alan aldo bei nywan nemiten ngweny en tukuk choton chealdo en tuganaton ako kimuch kora kenyor tukuk tuugul choton chemakat en chito agetugul alak tugul chemoche sikoboisien.

Ami kayanjinet ak serikalit konam ngalek choton chebo nyumba Kumi anan koelekten bik choton cheimuch konam nyumba Kumi akorib bichuton amun bichuton ba nyumba Kumi koribe kaliet en kokwet solveni issues yangabit en kokwet ak kobichon koraa ba nyumba Kumi komuch koyai kit noton Nebo maana anan kotelenji bichuton ba nyumba Kumi sikobur en kibagenge buchu aknen chamet ab gei nyumba Kumi koraa Koba bik chotet kagogongia cheyechen kora bichu telenjin korik choton chebo nyumba Kumi angab majang bichuton bik kityo nekit familia Cheba bik Taman komuche korib bichuton ak monitaren en tuguk cheyai bichuton chemakaroron ako rekomenden tuguk chekororon kotestai en kokwet anan maendeleo kotestai en kokwet en kaliet ak kibagenge

Boriet noton nekoker en ndonyo kokachoren chorindet olindet ab tuguk simoit ko makararan kot missing ako yoche keipchi kerkong'et noton chorindet nekachoren olindet simoit ak tuguk chemotinye amun makararan missing en chorik kochoren biik choton alan ko kastomaek oliik en ndonyo tuguk amun yekichoren tuguk en ndonyo komakoyoni ndonyo noton ako makowendii kosektoo ndonyo noton siko alisie en yoton koyoche keyochi ana keipchi kerkong'et ana ko kokwoutiet noton neyamat kosibgee ak serkalit anan ko ng'otutik choton chebo serkalit chichiton kachorso en ndonyo ako en biik sikovomionji chorindet komakararan missing amun imuch kora kibeten sobet chito ake nekamochorindet ana ko tor konam kochilil akonam chito kora nemii taban tuguk chemuch kokakeyem chorindoni konam kora chito nemii taban komakararan kot missing koyoche keipchi kerkong'et chito aketugul nekachor kosipgee ak ng'otutik choton cheyonotin en emet noton nebo Kenya

Yache ribikab kaliet kobaishien road signs anan ko ishara choto chebo oret kobar en karisiek, kobarchi karisiek sikopose speed anan icheket Kochab road blocks Alan Kochab road blocks sikokere speed nebo karisiek Ako sire tuguk choto chebo signs kobaru kole miten bik che crossing alarm kobendii kamasto ngo sikomabit asenet noto nebo kibetu sabonuek kab bik anan ko ng'alekab ajali en parapara. Ako bik cheuu chuton konyalchin kotindo tukuk chebarchin ketik ketikab karisiek koker kole ko krosenivlamit

Rabishek chuk choton chebo arawet anan ko rabishek choton chesapary chatache en arawet koyache ayai koron ande tuguk ta anan priority tuguk choton chemakatin kot mising en sabenyun anan ko makutik chuk akoyache ande tuguk chemakatin mising kondoo akapchechi tuguk choton Che isibu polepole alak sikosub tuguk choton ako rabishek chuton koraa agere Kole kayam tuguk choton chebo kamanut mising kotomo koiyita tuguk choton chebo let anan ko tuguk choton chebo baibaiyet Kou amitwagik anan ko tuguk chekibaishen en go koyache atinye koron kotomo asich rabishak chukabo tuguk anan ayai investment chebo rabinik chuton koyache Ager koron ngalek Chito cheu amitwagik ak lagok choton chebo sukul aluban korong

En Kila betut ih en ng'alek choton chebo chuletab borto ih , Alan ko mazoezi choton asi imuch alabat anan awe akoi awendite abir gym anan ayot tukuk choton chenyikisen en at kaan tugul en Kila betut anan ayai tuguk choton cheuu temisiet en imbar choton chetareti akobo kochul borta missing ko tukuk kouu labatet ak mpitet en atkan tugul. Chuletab borto kobo kamanut missing en sabet noton nebo mwanadamu ngab ikochin ko relieved stress anan kokoig kaliet nebo agilit akokon kora koba karatiik en banda niton nekararan missing ako magonu any complications borta Yoon kakyai mazoezi ko tuguk chuton ko chulet nebo borta

Yon achope chapati koyoche ayum tukuk tugul chekikuren ingredient tuugul chemoktin en chopetap chapati kou unga, chumvi, mwaitap ngwek, aa sukaruk kidogo, frapenit, ak ee kejiket ana kokit ee akit noto neamildoen chapati ee akit nekikondonen chapati saburiet akit agetugul akou mezet noto neachopen chapati nanyun kwo lain, yekara kandan chapati ande ingredients tuugul karakandan kakokandanak chapati acheru apiece alan koo aa kidogo en chapati akamilde noton kwo round nekowo lain chapati nekakararanit nekoik nyororo kokoronde mwaita frapenit noton nekorur en maa atorchi chapati akawechwech chapati inotok akorur kotor aker ale kakoi aa brown chapati kako kararanit chapati acheru ngunon kokakorur.

Kasorwek yon amiten subui buch komuch oyoe chulet noton nebo borto ayoe mazoezi anan ko kaang'et subui awe mbar aswee tuguk minutik oker kityok kit neuu mbar kot ko koyam kesember mbar kot komii tuguk chekoyam kebut anan komii tuguk chekoyam kekes anan oker tuga oker chametabgee nebo tuga ana kora yon omiten buch komuch ayem alan awe abakat choronok kyuk subui noton chekikichutgee tugul en ng'alek choton chebo minutik anan tam kikoinigii advice en minutik chebo atkan tugul kora asubuhi yan omiten buch komuch ayai tuguk choton chebo komonut imuch avisiten lagok choton chemiten en children's home ana lagok choton chemoimuchegee kobit atoret icheket en tuguk alak tugul chotinye en cheikoin kotesetai sobet akoboiboiekitun icheket

Elowenditoi kapkasi yan kachang'a karisiek alan ko jam en oret komuch yowe yekoker ole kator achelewan missing anome um tuguk choton cheimuch koit haraka kou bodaboda nechute oldatugul ana ko elemoome nafas neoo en barabara ak owe akoi kapkasi haraka ak kora imuch aboisien oker ole kobun oret noton nemomii jam ako noton nekararan missing netilil oret missing yon koker ole kachelewan

Yon kobek beek en tapit anan ko yon kakoror beek en tankit nanyunet komuch asom chito noton nebo kokwet alan ko chito noton netokotindoo beek en tapit satestaa amwetis alan kora yon kobek beek komuch kora aswa beek chetililen chebo oinet anan ko choton chekikitach en oinet aketugul anan ko a river sikobit atestaa amwetisye kou atkan tugul amun makai abakach kora ngoroik chekaan anam amwet ih ak owe abakach kou noton komoker kit noyoe korong kotomo oker ole kakobetyo iman bechu asome beek chuton biik choton chebo kokwet much kotoreton konagan beek amwetisyen ngoroik chuton anan abakach chekatom amwet ak achurukte choton chekomiten kokaamwet

Baishonik choton ayae atkai tugul asikopanganak koboto karonet agetugul koyoche koganget subuhi atilil konyun kotililit akaus konyun kotililit akapangan ngecherok akapangan meset kiit agetugul ak kot ko kamur bii koyache atilil igunon agonde tukuk tugul komiten olenyalunat komiten aah tuguk choton Che u dishes anan kotuguk chekipoishen en amitwakik koyoche komii oleyache komiten en tukuk kora Che yache keboishen ko yoche komiite akotililit icheget kou missing ko kamii siting room sikokararanit sitting room kokapangan missing ngecherok en komiten komie ngecherok anan komiten kopanganak sitisiek tugul koibur kotililen kota tirishok ak kobanganotik

Yan chang' boishonik mising' eng' kaa koyoche tor karamuny alan ko tor kayai boishet subuhi kotor lang'at alan ko saishekab koskoling' anaam atilil konyunet kotililit kot mising' alan ko subuhi kotomo amande awe boishonik chu chebo atkan tugul atilile konyunet kotililit agap angen ale tor kochang' boishonik ko ole aboishoitoi ngunon koyochei ayai subuhi alan ayai badae kor lang'at nguno kor koramuny kora akanaam lanji eng' boishet nekatinye nekawoo anyanaam atilil konyunet ako tililit mising' ako kiit noto nekono kotililit konyun ko tukuk choton chakere ale mamiten komyee apongoni komye kokararanit eng' konyunet mising' akaker ale miten lain kit age tugul achop kou noton akayai kou ole nyolunot